Oree teknolojia e blokchain naakee eitodolu ajo keetai blocks tenebo sii etii chains naagira aitutum kuna blocks. Naake epuo ninche ashum imbaa naipirta esiai elaare naa metii oltung'ani oidim atijing'aki, neaku ore enabaye naake keitodolu ajo etii esipata nemetii olmakuret ajo kebaiki toki, netii toki nagirai aas. Kore embaye etipat tenasiai naa metii oltung'ani ashu enkampuni nagira aitasheiki ele kasi. Ore enasiai naake olkasi lemutandao loonkompyutani easishore entoki naji nodes naa ninche naitutum kuna kompyutani neshum nena baa pookin. Neaku meetai oltung'ani oidim aibelekenya kuna baa naatushumaki. Naa keitumika enasiai tesiai enkampuni ashu kuna ampunini naaji noo Bitcoin aasii egira aas olkasi lebiashara ooropiani. Ore engai naakee teoshoto ekura ashu enkukuo, neaku sidai ele kasi oleng'.

Ore ele kasi naa sidai oleng' tenetumo iltung'anak tenebo neng'arr imbaa sidain naaret ninche neret ilmareita lenye tenebo olosho telulung'ata. Ore ake peepuonu iltung'anak aibung' entumo naijo ena naakeimaki imbaa sidain naarik olosho dukuya, naakeasishore ninche imbaa kumok nmeetai olgella oji ilewa ake otumo ketumo pookin. Etumo ilewa tenebo intomonok, naakegelu si ilarikok te pooki shoto iloidim awaita ilo kasi dukuya peetum aiteng'ena iltung'ana lenye eneiko peeasishore olkasi lemutandao peeret ate. Neaku kore enabaye neembaye sidai oleng' naishaakino neiteng'eni pooking'ai teleosho le Kenya.

Ore ilng'anayio naa iletipat tebiotisho oltung'ani. Neatai ilng'anayio opaashipaasha. Ore ele ng'anayioi naa keji olpaipai, naa ore pee eoku ninye, neaku sikitoi. Nimbung ake nidung', nior tekatikati ashu tepolos nintai lelo anterera lenyena. Ning'urung'ur ashu nidung inkutiti kutiti anaa eneba iltung'ana oishoritai. Naa keisaidia ninye amu keata enkare sapuk metaa metaa mintoki aning enkure, naa sidai tebiotisho oltung'ani oleng. Neaku eishaakino sii nilo aun kulo anterera lenyena, metaa kebulu amu ore pee ebulu ilkumok neisho, neiu ilng'anayio kumok naa kemiri netumi iropiani. Ore ilnganayio lele shani naa kemiri impala are, impala uni, neaku eitodolu ajo ore pee imir ilng'anayio tomon, nitum inkalifuni are. Neaku embae sidai ena oleng teneas pooking'ai amu mea olchamba sapuk, nemeinyal sii inkishu kiata kulo keek.